Ore ena naa enkirorokino Oloitore Enkop aa president Ruto oo Raila Omolo Odinga aa ninye oshi oitashekito Opposition neyawua ena eretoto Enkop amu eitirringie oloikiriri lesiasa apa ootae neyawua sii naboisho.

Ore ilo reyiet le Tana neing'ua abarders o Mount Kenya, nedou taatoi naa keeta efaida sapuk amu etumieki Enk'are naoki netumieki sii enagirai aasie tenakata ena siai engiremore.

Etushukutuo sirkali esiai meteleleka tanakata enaa pee etum ena platform naijo tanakata ena naji eCitizen naa ninye oshi taata kipuo aasie esiatin kumok naijio tenakata neijio naiusu laisense arashu ena tikiti ereware oogarrin, nitum sii Pay bill arashu inambari nilakie naaji empisai niata esirkali tenakata eeta naa ena naa etaa naa tanakata Nena siatin niyieu nikiasaki sirkali neeku atodua Nanu ajo ore etushukutuo sirkali ebarakinot sidan enaa peeponu aashuku Ina toki naijio naaji eCitizen nabore pooki toki esirkali naa teine sii elak.

Ore entoki nalotu elukunya ai tenadol ene naa ebenki naa, oshi nashumieki mpisai aa ninye oshi ishumie neeta enkata nintoki alotu aitayu teneeta naaji esiai niyieu nilo aitumia ashu nilo alo aasie. Netii sii nkata naa itum ayeu atoomonu naaji entoki naijo loan teniyieu te ebenki.

Adolita ilewa oo totoni netii obo ogira arikoo ilkilie aa itodolu ajo eeta ninye enkiteng`ena nagira aiteng`en ilkulie eeta imbaa naagira autaki. Inosaki, nitodol sii enkoitoi naaji naidim ataasie sii ninche. Neeku adolita ajo eng`eno egira kulo lewaa aamirakino naa ninye egira sii ele lee ainosaki ilkulie imbaa nemeyiolo.

Kore entoki nalotu inamunot ainei naa olchumati, litipikaka naaji oltung'ani kewon deal Kuna ajo kenare naaji Neeta oltung'ani olchumati litushumaka keon engata nishukunyie alotu naa aitau eeta esiatin Nilo aasie.

Enetipat ing`uesin osero tenkaraki ketumie olosho dupoto aa inepu eponu ilashumpaa aaponu aponu aadol. Ninepu ning`uaa irropiyiani aa aing`uki ilopeny ina kop. Ninepu ishori nkera e sukuul tenakata ntokitin naijo bursary o nkulie tokitin kumok ake naatumieki naijo enkare eponu audu ilkulie. Neponu aishoru nena retot pookin naikununo nejia. Naa kishoru sii mataramat enkulukuoni kuna ng`uesin.

Ore tanakata sababu aii paamanyorr ebae naikununo enaa ena naa Aya ninepu ajo iropiyiani entumia eloito aas, eniare nebaki naa enchoto osesen naaji elo aitaas. Enaata Ina mosoesi ningu'a enkae shoto Eton eitu intaas.

Enetipat oleng eunoto oo ilkiek, amu eibooyo ntokitin kumok oleng amu ore tenakata ekwatata e nkare naa keshoroo oshi enterit neibooyo sii osiwuo olotu o lkutati enolotu olkutati oiroshi naa kibooyo naaji ilkiek pee melo naaji nelo ayau hasara asulakino nkajijik. Neitoki sii aaku ore too ilmaasai ninepu aaa ketii ilkiek laa keponu kenya ake ntokitin nkishu arashu ntare aaponu aponu aanya kuna benek enye teniaku etusulari. Neeku enetipat esiai oo ilkiek amu kitobirr olmanyara lang.

Ene tipat ena siai amu nakata etum natii nafasi niidim aitigilogilo entiloki niata pee etumoki atabaki, entokitin' nai pooki nijo aitaa nimbirie pee melo ake nayi nias entoki nabo tesapuko neing'ua ae toki naji naa ninye naii enetipat saidi neeku aisidai naii enias ena pee entagiligil naa pooki peeku meeta ake ninye ewueji nebo nikitong'orikia toontokitin apa pooki nitipaka olaini ajo naa kaas ashu kaishooyo.

Adamu olmarei ototoni tenebo, ogira aang`ar esaani en`daa tenebo. Neshipa pooki ng`ae tenkaraki naboisho enye ebuaita pookin.

Adamu olkekun obo lataasa ena siai naa ketaa kewarie nemekure naa ebolo ebenki niaku ore option natii naa mpaka piilo ATM aitaki kewon mpisai niasie esiai naa pookin ina kewarie.

Aa ore enkisuma tene naa eriku nai likae tung'ani niliki eneiko tene operate ena mashini evacuum nadumu naa tanakata ena terit pooki elelo chafui otii ilo orika, niutaki ening'o teniasishore niutaki ening'o teneikurriekurrie niutaki ening'o pee ear, neeku kelelek naaji enkisuma oltung'ani tengaraki ena mashini.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa biashara easitai. Etii oltung`ani obo oota ilnyanya laa ilnyanya. Biashara neme enaitumiyai mpisai egirai aas. biashara naa entoki iyau ninchooyo, nikinchori sii iyie enkae toki. Kake mme biashara oo mpisai barter trade eesitai entoki naa emasai inchooyo pee kinchori enkae masai.

Ore entokitin' nadolita tene wueji nadolita ene dukuya engaji nashumieki arashu naitaunyieki empisai naji ebenki, nadolita iltung'anak kumok otii enkutuk, nadolita iloidipa aatijing' oloipang'utua, nadolita irkiek. Nadolita sii leton eitashe oota ilomon loinasita leton egira aijadiliana.

Ore entoki nalotu edamunoto ai tenadol ena, na injere, etushukote iltung'anak aaku etaa tanakata impisai arashu elaata esimu eitumia oleng',oltung'anak tenees tesiai oropiyiani telaata ontokiting' pookin nainyang'u a bills ,kuliko enapata ompisai e cash. Na ening'or tanakata, na nejia eesita enkumoyu oltung'anak, amu mekure eyieu iltung'anak na kenapita ake mpisai cash tombenia, enaikash teneeku tesimu enapita.

Etii osupukuo obo otii orpolosie le Kenya o Uganda, na osupukuo loldonyo oji Mount Elgon, la ninye orishita etii enchoto natii Kenya netii enchoto natii Uganda. Neeku ilo supukuo otii olpolosie.

Ore entoki nadolta tenewei, nadolta inkajijik nara uni, oshi nashumieki iropiyiani, tofauti tofauti amu adolta enkaji e Standard Chattered, nadolta si ah ebenki taa e Standard Chattered, nadolta ebenki e Equity, nadolta si ebenki e KCB. Nadolta iltung'anak tena benki e KCB,nadolta iltung'anak tena benki e Equity.

Ore entoki nagira aasa tenewei, nadolta intomonok nagira aoku enkare toreyiet tempolos etaon, aitumia enkare aisujushore aisuje nkilani enye. Naa chafu naleng' ele reyiet, tening'or duo nai netiu enaa eeta ake sinche enkare nagira aponikino chafu. Ah ore ninye ena nabo nagira ninche aisujishore, negira ake ashukokino oreyiet, neeku enkare chafu ena nemishaa nai negirai aitumia, ninye ena nagira nche kuna tomonok aitumia.

Ore enadol ena, neponu intokiting' imbaa nabaya are uni. Ore enedukuya ebao, adol ajo eponu lapaitin ashu enkata nasha wenkata nairowua, wenkata nalotu enkirobi.

Ore ebae neitiship tena siai naa enchere, Maa lasima ake nayii ashu pee iyanyu entomononi pee eyasaki keon orkasi laijio tanakata enkisujata engaji ashu eworoto, eedim naaji ake ataasaki keon ashu iidim ake ataasaki kewan too Nkaik enonok ira olee emetii entomononi.

Ore tanakata entoki nagira aasa tenewei, na ening'or biashara eesitai tene, adolta orkikua, nadolta si nkilani, nadolta iltung'anak ogira ainyang'isho ainyang'u nkilani, nadolta lotii lolakita tenkoitoi esimu, naidipa aibung'a ashu naidipa ainyang'u.

Adolita town Nadolita eengajijik, adoolta egarrin naimita orbarabara ereyiet engare aashu esilanke, nadolita sii ormanyara adoolta irkiek kumok ouno, nadolita sii Engatampo ajo Maa torrok tiine weuji tanakata.

Ore entoki nalotu elukunya aii arashu edamunot ainei tenadol ena naa nchere, tene oshi etumi irobulabul loo ngatitin, ee engata nasha nelimuni ajo kebaa enchan, naa ninche sii oolimu enkata nayii Naya esheita, nelimu tenaa kesapuk tenaa kekitie olapaitin ashu engolong'i naidim aawa esheita.

Ene tipat pii ena bae temurua nikitii amu enepu tanakata aa ore Osokoni naa entomonok naapuo nepuo sininche aing'uraki ate iropiyiani naayii naaponu aing'orie irmareita lotii neeku megira ake aitegemea irpayiani lenye tesiadi iropiyiani arashu tesiai emaitaji naii enye maate neeku enkoitoi naretie naaji sininche ate eeta ilo shumati lenye oopuo ashumaki ate tena biashara naapuo aas.

Ore naii entoki nagira aasa tene wueii naa ilewa otii mbunge kake mbunge ena kiti e county naitasheiki naa Member of county Assembly kulo oogeluni te ward kulo oota mujadala nagira aendelea neeku ninche eesita Ina mujadala egira aimaki Ina mujadala egira aimaki te mbunge

Ore enkitobirata naa eng'as ayierr enk'are ninya niyau enkurma niyierr ena kando aa orgali, nidumu enkirrring'o nipeny sininye ena Eton openy' nidumu irnyanya okitunguu nidung'udung' aitau entoki naji kachumbari, nipik orgali enoshi Kata eo apising'u nidung'oki esaani ore sininye engirng'o peeku nidung'udung' adung'oki enoshi BAO ake nadung'idung'ieki, nee nitumoki naa atipaka esaani nintau eda kachumbari aitushulaki naa apik shumata.

Ore entoki nadamu Nanu naa etii apa manifesto apa nagira kulo Tung'anak lolkiamani opaasha naii naponu aitaas iltung'anak enoshi Kata enotito erikore. Neeku Ina toki naji adamu apa Nanu tekulo Tung'anak.

Ore entokitin' nadolita tene wueji naa irkiek owoki aa nadaalta osigara nadolita enkima enoshi nainokieki, nadolita irkutik kiek ake sininche ljio embunyua lotii ingardasini, nadoolta enaisho natii engilasi neeku ore entoki pooki natii ene naa irkiek oitemerisho naii lemeifaa neok oltung'ani tengaraki biotisho osesen lenye.

Ore entoki nagira aasa tene wueii nadolita Enkerai natii atwa ereyiet, naimita enk'are naa chafu ena are oleng' amu ore takitaka pooki nelio negira ninye adalare ena are nemeyiolo ajo ore enk'ariak chafui naijio Kuna Neeta imoyiaritin torrok naijio, Cholera naa ashu Ina lototo naa Enkoshoke tengaraki ilo chafuu amu emaana naake tanakata entokitin' naijio elajong'ak tene oinasita ilo chafuu aaman ena kerai neeku adolita olchafu sapuk oleng' otii atwa ena reyiet.

Adolita orbene nadolita emukase, nadolitaa irkiek loompukunot naapasha tene anaa kulo naji likironyieki aashorie ewueii teneeku naa inoto orbae neetae naa ampaka empuusua Kuna nikiyenieki, etii pooki teniing'orr naii naa oloshi bene ele likinjorieki First Aid enoshi Kata esumie oltung'ani .

Ore eweitin uni oshi naaponu ilashumpa amanimanaa tekenya naa etii olale long'usi leMasai Mara, netii olale long'usi lempusel, netii olale Nakuru eponu aapuo aing'uraa Flamingos neponu aapuo aing'uraa ing'uesin tekuldo aleta pokira aare leMasai Mara orkuak sii lormasae oldoinyio le Kilimanjaro tedaalo empusel.

Keeta maana amu keidim tena kata atodua enegira esiaai aikunari te weji ntii tengaraki naa ieata ena CCTV nikigira aitodol enegira aramatare te weji nitipika aa enkag' ino arashu eweji ino esiaai ino naa indim atoyolo batisho naai arashu iimbung' olapuroni tengaraki ena CCTV nitipika eweji ino olkasi

Ore entoki nalotu idamunot ainei naa nchere entokitin' oshi ena nilak ashu esimu oshi ena nilakita Maa kutitik, eitu apa inyiang'u aitilulung'aa apa Ina olong' eeta olchumati kiti apa linchooyie piitumoki atutumoki atalaalilaaki enaake. Naa elo naaji ena naa kakiidim aikenoki entoki sapuk naaji nijo aas amu teniata naaji oltung'ani omoi neikenoki naaji ena simu naa ninye naji ejo aitaunyie enamba aisho oltung'ani lekiidim aisaidia naa kegolu naa.

Ore entoki naibelekenya enabae, onkasetini tenkop ang',naa njere, ore enasiai tanakata nashomoki esiai e digital ,na keetae isimui neeku lomon kumok oleng'. Naa itum oltung'ani tesimu, neeku mintoki aata haja nilo aing'orunye egaseti aitoki aisum. Amu itum naa pooki toki tesimu, nitum si nkulie te TV toltung'ani oidim nai aing'ura, neeku meeta nai nintoki alo aing'oru egaseti.

Ore naii tenanu naa tenejing'i atwa irparakuo ainosaki esidano eilo Shani neliki pooki embukunot pooki enaikunari enitumiai naa tenejing'i naii atwa naa kepoi ake ometupuki orng'as egirai autaa iltung'anak.

Ore entoki naitiship Nanu tenakata tena siai naa intaoni ang' tenikidol egira maendeleo aa aajing'u enaa naakenyu amu ore tenakata tenidol naa Nairobi enkae naa Mombasa engae naa kegira maendeleo aaku ketii enaa naakenyu.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena naa njere, lasima ketii olkilikwai oishoruaki laa oloomonko. Nebaiki nidipa ashomo eneedo, ejitoi kesipa. Kake tenepoi ajurru nai, nemesipa ilo kilikwai oishoruaki

Enetipat ena siai peesi amu ninye naibooyo ilarruok pee meponu aarr ing'uesi metuata naa kulo tung'anak sii ooutaa kulo ashumpa ooponu adol kuna ng'uesi, nejoki ore enda ng'ues naa keji enkarna naje arashu eerisho neeku entalam ina ng'ues amu mee ng'ues naai niindim akwata ashomo atataaniki, nerrip sii kulo tung'anak ng'uesi enkop pee merr ilarruok entoki nijio irkanchaoni aaya ilala oomunyi, amu teneeku naa kishoruni metaa keeritai neeku naa meekure etii nena ng'uesi ena kop.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa nchere kishiaakino nikintumia kuna daiki tenkaraki oldakei sidai tooseseni laang' adolita irmatunda tinewuei, nishiakino naai pee kias esiai enkiremore pee kitumoki aishoo ate anoto endaa nai naidip iyiook.

Ore ena naa esiai enkiremore, ah enolchamba, nai natumieki endaa ashu eneramatare oswam ashu nkishu, ntare, nkerra, petumieki anotie faida ah endaa onkulie tokiting' kumok, ah idim atimira nitum impisai.

Ore sababu namanyorrie ena naa ina fine nikintooshi tenelo naai nipong' entomononi ino tekuna nilo aibung' ai tomononi arashu ibolu ai tomononi nemenaduo ino naa ketii naa fine nikintooshi, neeku manyorr nai nanu ina pii.

Ore enkisuma naai niindim aishoo oltung'ani pee eyiolou ena siai naa nchere iboitare niutaaa, niutaki enepik irfaili tenekata niliki orkigeroto oita, niutaki ajoki Ore kulo aa nai matejo lelo tulele naa ilewueji neje arashu ilentoki naje naa ene epiki Ore kulo kulie tenakata naa ile ena siaai niutaki eniko tenipanga oo enjutoto najutie peeku kasafii ake.

Ore entoki nagira aasa naa nchere etii olee obo oewuo neyieu nepik impisai esimu enye, neeku nena pisai egira aitarasaa, nelikioo number enyenak esimu, nitoki alikioo inenkipande nesirr ele apikani te embuku e Safaricom tenekata inkarn enyenak mpaka iropiyiani esiana naatipika esimu enye.

Ado; ita ingilani natii worddrope lole nadolita enkopia nadolita pasi, nadolta tape, nadolta enkishanuo ,nadolta tissue nadolta ilat naelareki, adolta vaseline nadolta loron nadolta colgate nadolta colgate. nadolta orangi lonkamuka nadolita powder naelareki nadolta olchani lolala,